Ahero tijni nikech minwa ma onyuola, mamawa ma onyuola owuon ne tiyo tijni ka otiyo, opuro ogo amal e gwenge' ma opogore opogore mondo opithwa, mano e ma omiya chiemo nyaka kawuono, erokamano tijni ahero ahinya nikeche nge'ny mine kachiel koda familia duto manie gwege' makaluo kod kenya mzima kata piny mangima odak gi tijni kaka yore gi mag yuto mae e tich ma opitho familia mange'ny e ma omiyo ahero tijni, katakamano gimoro amora nigi rachne tijni inyalo bedo ka itiye samoro ihol mange'ny samoro yuto bende tin kata samoro iyudo ka chal mar kor lwasi oketho gigo mane ipitho mondo omi iyud chiemo maber lakini tijni enemopitho nge'ny thano e piny e piny Kenya waka kendo iyudo ka nondro mange'ny bende wacho na ti ee pith ee chal emanyalo konyo oganada mag luo erekamano.

Gima biro e pacha ka aneno tijni en chak, ring'o, pien dhiang', gik mang'eny. Gik mang'eny mawuok kuom dhok mawuok kuom jamni. Gima biro e pacha kendo en tek mar tijni bende. Chieng' manyemo, buru, gik mang'eny. Ing'eyo tijni samitime buru ng'eny, chieng' bende nyami, kuthe chuoyi, samoro dhiang' bende otuomi, shite bende ng'eny samitiye. Lakini kitiye bende iyudo ni ati iyudo chak, en gi yuto, yuto biro mbele kanyo. Inyalo yudo chak, inyalo yudo ring'o. Inyalo uso dhiang'no owuon, inyalo uso jamnino owuon to ibiro iyudo pesa manyalo konyi chulo kata school fee kaka an awuon school fee machulo wuon wuok kuom jamni mar dhiang', pith mar dhiang' ema ochulona pesa midwaro e yor somona, erokamano.